Ore enkishaa nashukoki serkali na eretoto olairemok ashu laremok lolchambai ashu laramatak lonkishu amu ore enaserkali netaasa esiaia sidai oleng ainguraa anaa keret lairemok lolchambai anaa aireduce fertiliser nisaidi ayau mbaa eramatare onkishu na kaisho ninche olosek netareto olorere ore eniare na eimu kuna baa esha eretoto oltamoyia nisho mpisai nalakie bill esipitali.

Ore ngolikinot kumok naimaa SMES na tenemeyiolo tax naifaa pelak amu ore pingur kulo small and mediun enterprise nemeyiolo siniche tax naifaa pelak neaku ore eningor lolo tongunak meyiolo tax to income that arecausing revenue infantation neaku ore lolotunganak lo smes na ore enedukuya na lack of tax legend awareness na kiafect ninche oleng neaku ore si enkae complex tas procedures ore enemwisho na poor records keeping na ketum kulo tunganak nisho enyamali

Ore teneyou NGO's neilepunye esidai ee nkisuma oo ropiani too muruatin naa pees entoki naji community based training and workshops naa tene organise intumoritin arashu programs naata financial literacy tiatua imuruan naapasha too gurupi oo oltung'ana naijo nee youths noo ntasati Ashu ntomonok onoo onoo irbiasharani oo nkulie ake murai olosho. Ore sii enkar tenayas entoki naji use of modern platforms and media tenitumia isimui nitumie sii media aitobiraki amuu kee understand NGO's local dinamics neeku kidim niche atabaki oltung'ana eimu redion neimu naji or message airiwaki message medium atip podcast pidim atodol tee social media nei funza iltung'ana vile neilepunye enkisuma oo ropiani to losho. Ore Ene are naa tenibunga'a niche tenibunga'a oo financial iinstitutions petumoki atas ena siai. Ore eni ong'uan naa tene integrate financial literacy tee school programs keidim NGO's atas.

Ore ene dukuya kaifaa pee eta data inscription, ore data pookin na kifaa naishooki ashu narewi na kifaa nerewi tenkoitoi naishaa ashu tenkoitoi nemeeta oltungani oidim atodua. Ore ene uni naa kifaa nensure ajo ore ina data naa intercepted ashu accessed an awfully it remains unreachable .Ore eniare naa ore multi factor of identification , naa kifaa naa ore lelo tunganak oogira aitumiyia neeta verification identity naiferify identity more than one method. Ann naji aitumiyia password enaa biometrics. Ore sii enkae na kiprevent an authorized access arashu iltunganak leitu eishori sheria meaceesa nena data ata eeta nena credentials ilo tungani. Ore enkae naa control an based permission, mee staff pookin anidim aiaxeesa data pookin natii nena institutions oo ropiyiani .Ore enkae naa regular update permission. Kiefaa pee eishoru kwanza too employees tenibelekeny roles tiatua nena ampunini. Ore enkae naa regular security audits and penetration testing.

Ore pee eyieu elelero e kenya neyasisho too nkuapi e boo, naa ore ene dukuya naa, elaata oo ropiyiani amu ore elaata oo ropiyiani too nkoitoi e boo naa tenijio ai linganisha oo ne kenya naa kepaasha oleng amu ore too nkuapi e boo naa ekilaki anaa sai naa ore te Kenya naa ekilaki anaa enkolong, neeku ina naisho elelero e kenya metaasisho too nkuapi e boo. Ore enkae naa exchange rates amu teniyau nkulie currencies kenya naa ketum value .

Ore entoki naitaa aapi metonyorri oleng alang'u eh ATMs e bank naa ore entoki edukuya naa ketaana naa ore eniare ketii ewueji pookin nilo amu ore ake peeku iyata ina app tesimu ino neekisujita naake ewuei pooki nilo niaku itumoki atijing'a esaa pooki niyieu nitumoki aitai impisai naaba enaa iniyieu tesaa akeyie niyieu arashu tewueji nitii ore sii eniare ore piaku i ita itanapa ore piaku ishomo ewueji neji ore piaku ishomo ewueji nemetii bank naitumoki ake aitau kuna pisai ore sii enkae ore kuna ropiani ore oshi etii bank naa ore entoki torrono naa kelelek eaku ore naai security naa kegol oleng amu ore piilo bank nelelek kisuj irmukurani arashu elelek ijio apuku nikimbung irmukurani arashu elelek ijio apuku nikimbung irmukurani nikioru nena pisai kake ore itii atua aji ino niata ina simu niata ina app naindim aitai nena pisai ni submit esaa niyieu nintai esaa niyieu ore piata emergency naindim ae aksesa nena pisai at any given time miata enyamali poo yeyote niaku ore peenyorr iltung'ana app alang ATM naa nkarake naa easily accessible naa kidim sii ataa eh readily available tenkarake ore peeku isaai pookin e emergency naindim anoto naikisaidia naa iltung'anak oleng.

Wore pee etonyorra iltunganak aapik impisai Sacco toolarin kutik ootuusotie naa wore nabo naa kiidim ninche ainoto looni aasioki. Amu wore itii sacco naa itum ilooni, naa ekincho te interest eabori. Naa kisho lelo lootii atua ina sacco, wore sii enkae, wore enkae naa keeta high returns on savings wore pee eaku iseefa impisai te sacco, naa keeta high returns neeku kitodolu ajo iindim aimeeka profit sapuk ashu iindim ainyiaki ainoto ki prefer iltunganak sacco amu ketum impisai, nemiri naa ketii faida sapuk nashukunyie. Wore enkae, keeta entoki naji member ownership and control, wore itii sacco, naa wore ormembai le sacco naa kiidim ayau naaji enduata enye, naa kidimi ayau netumoi neyauni induat neesi esiai tenebo enaa irmembai le sacco. Wore sii enkae naa keeta entoki naji lower charges compared to bank. Keeta sacco charges natii abori, arashu kitalaku ninche iropiyani kutik aalangu ibaanki. Neeku ina peenyor iltunganak sacco aalang naaji bank. Wore sii enkae naa kisaidia entoki naji financial displine , eekindim aishoo meeta iata enkanyit mintumia iropiyani ake vibaya. Iindim naji lasima pee ipik impisai kila olapa, neeku ekifundisha ninche aipanga esiai ashu aipanga

Ore tenkata chilingini tomon uni ashu nkalifuni tomon uni naa mpisai Kuna naidim naaji atejo mee kumok oleng amu ore njilingini tomon uni naa matejo naaji nkalifuni tomon uni amu ore njilingini tomon uni naa mpisai kutik oleng neeku ore naaji pee Ajo kataa nkalifuni tomon uni neeku keisaidia oleng amu ore tanakata ene dukuya Eton kitii enkop ormaasai neton eleng enkop neton kiata enkishu naa ore entoki naidim atejo ore njilingini tomon uni tenaa kebol olduka naa ekiti kaidim atejo kaidim aiterunyie biashara enkibanda amu tenabol enkibanda nemeya mpisai kumok keisaidia oleng amu keeku kaatum mpisai naapuonu enaake amu ore njilingini tomon uni neme eropiani naaji naidim atejo kaidim aitasa aitoki amu ore Tena economy nikitii naa mpisai nemebaiki aitoki nemebaiki naaji neas biashara sapuk neeku kaidim atabolo enkibanda arashu ainyiang'u irkuoo leee nkeek esiet nainyiang'u naaji irkuoo oraa oo nguan nalotu aitpir naamiri naaji too nkeek tomon uni aimeka aidipa atushuku mpisai

Ore apa pee ibelekeny Kenya mpisai, nenotito apa iltunganak inkibelekenyat kumok oleng. ore ene dukuya nenotito apa confusion amu etaa apa Kenya confused ore apa entoki nagira aikilikuan ate, naa kainyioo peegira aibelekeny Kuna pisai. kaji kinko pee kibelekeny kunapisai nikiata nikitum kuda ngejuko. naa kanu enkata emasho. pee kibelekeny Kuna pisai. ore sii enkae naa erishata dorop apa naibelekenyieki Kuna pisai ore enkae naa ee keetae apa mpisai kumok elejare. naayetu aa ore sii enkae, naa